Nĩ gũkoragwo bata mũno gũkũ rũrĩri-inĩ rwitũ, andũ gũkorwo magĩkũria indo ĩria ciĩtagwo waru, ũhoro ũyũ wa andũ gũkorwo magĩkũria waru, nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ ũndũ mwega mũno, nĩamu waru nyingĩ nĩikoragwo igĩkĩrĩo gũkũ gwitũ, na ũrĩmi ũyũ nĩũgĩkoragwo ũgĩkĩhũnia rũrĩrĩ na njĩra nene mũno. Waru rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩciakĩrĩmwo na ciagĩkũra, cikĩenjagwo igacoka cigacokanĩrĩrio handũ hamwe, harĩa ĩgĩkoragwo ikĩringaringwo nĩ riũa, nĩgetha ndoro ĩrĩa cia kĩenjwo nayo, ĩgakorwo ĩkĩũma na ĩgagĩtuĩka ya gũkĩrekia waru ta ĩyo. Yakirekia waru ta ĩyo, mũndũ nĩagĩcokaga agetha aruti a wĩra, kana mangĩgĩkorwo mũkĩrĩ aingĩ, mũgakorwo mũgĩkĩra waru ta icio makũnia-inĩ , nĩgetha mũgĩkorwo waru ta icio mũgĩcitwara thoko , cikorwo cikiendio. Kana hihi kũndũ ta macukuru-inĩ, mathibitarĩ-inĩ, kana ciũngano ingĩ ta icio, nĩgũkorwo andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩgũra waru ta icio, nĩgetha makorwo makĩrugĩra andũ arĩa makĩrĩ nao.

Ũhoro wa gũkorwo ũkĩrĩ na ũmenyo wa ũrĩmi nĩ ũragĩbatarĩkania rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩharĩria matharũ kana thũkũma iria gĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmĩrwo kũrĩa makũniya-inĩ. Kaingĩ andũ arĩa marĩmaga ũrĩmi ũyũ nĩ andũ arĩa matakĩrĩ na mĩgũnda mĩnene ya gũkorwo hihi magĩkorwo makĩhanda thĩ tĩri-inĩ. Ũrĩmi ũyũ mũndũ agĩethaga makũniya na ũgagĩkorwo ũkĩmekĩra tĩri ũrĩa ũgokrwo ũgĩtukanĩtie na thumu nĩgetha ũgĩkorwo ũkĩrĩ mũnoru, niguo wakĩrĩkia gũgĩthondeka tĩri ta ũyũ mũndũ akĩoya mũberethi, harĩa gatagatĩ ũgakorwo ũgĩkĩra tũmahiga tũnini tũnini tũrĩa tuonekaga kũrĩa rũĩ-inĩ, ũgagĩcoka ũgakĩĩhũria tĩri waku, wakĩĩhũria tĩri ũgagĩcoka ũgakĩruta mũberethi waku. Ũndũ ũrĩa mũnene wa tũmahiga tũtũ ĩkoragwo arĩ gũteithia rĩrĩa wagĩitĩrĩria maĩ magakĩhota gũkorwo magĩgĩikũrũka ngina kũrĩa thĩ tĩri-inĩ nĩgetha matharũ macio magagĩkorwo magĩkĩnyua maĩ ta macio. Ningĩ wagĩcoka wagĩka ũguo mũndũ no gũkĩhanda ahandaga matharũ make hau igũrũ wa ikũnia na ũgacoka ũgatũra tũrima tũngĩ ngina gũkũ mĩena ũgagĩkorwo ũgĩ kĩhanda marĩa mangĩ orokũu.

Rĩrĩa ũgũkĩona mũndũ agĩkoretwo akĩrĩma ĩndo agĩtukanĩgie, agagĩkorwo akĩrĩma ĩndo ta ndania, gĩtũngũrũ, ndũma mũndũ ũyũ nĩ agĩkoragwo arĩ mũrĩmi mwega nĩamu ĩndo ici cigĩkoragwo ĩgĩkũra ihinda rĩtiganĩte na nĩ itũmaga ĩndo ciagũgĩkorwo agĩkĩrĩa. Ningĩ mũrĩmi ta ũyũ no agĩkorwo akĩrĩma ngina ĩndo ta marigũ, na ĩrigũ rĩkoragwo rĩrĩ rĩega nĩamu ĩrigũ no rĩkorwo ũkĩrĩa rĩrĩ rĩa thĩ ũkĩruge na irio kana no ũgĩeterere rĩkorwo rĩgĩkũra bĩũ na rĩtuĩke rĩa gũkĩambia gũkĩruha, na rĩakĩambia gũkĩruha mũndũ agĩtemaga ĩrigũ rĩu rĩĩ rĩothe ũgagĩcoka ũgakorwo ũgĩkĩrĩrinda kana ũgĩkĩiga handũ hakĩrĩ na ũrugarĩ nĩgetha rĩgagĩthĩĩ nambere na gũkorwo rĩgĩkũra na rĩkĩruha. Namo marigũ maya nĩ magĩkoragwo marĩ mega mũno na marĩ cama mũno, na nĩ kĩndũ kĩega mũndũ agĩkĩrĩa

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩciarithania mĩtĩ ĩgĩtiganĩte kana matunda nĩ ũndũ ũgĩkoretwo ũgĩgĩthiĩ nambere mũno na nĩ ũndũ andũ magĩkoretwo magĩkĩrĩire mũno rĩu nĩ gũkorwo rĩu matunda maingĩ ma thikũ ici makoragwo magĩciarithanio nĩgetha magĩkorwo magĩkĩhe mũrĩmi matunda marĩa arakĩenda kana maciaro marĩa aragĩbatara. Mũndũ agĩkoragwo agĩgĩtema mũtĩ ũrĩa ũkĩrĩ wa thĩ ũgagĩkorwo ũgĩethete kĩndũ kĩũgĩ, ũgagĩũka ũgacerehũra na mwena wega na ndũgagĩtinde ũgĩkorwo ũkĩwĩkĩra ĩronda mũno, ũgacoka ũgagĩetha kĩrĩa ũrakĩenda gũgĩciarithania nakĩo nakĩo ũgagĩcerehũra ũmanĩtie na mwena wa igũrũ na gĩgagĩkorwo nakĩo gĩkĩrĩ mwena ũcio wa gũgĩtema ũkĩrĩ mũnyoroku. Mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩũka ũgakĩohania mĩmera ĩyo ĩrĩ na kĩndũ ta karatathi ma mũnyore. Na wakĩmĩohania wega ũndũ maĩ mategũkorwo makĩongĩra gwa kahinda kanini nĩ ĩgĩcokaga ĩgakĩnyitana na ĩgagĩkũra hau njoitinĩ ĩyo na ũgakorwo ciarĩkia gũgĩkũra ũgakĩona karĩa ka mwena wa igũrũ nĩ gakĩruta mathangũ na gathĩĩ nambere na gũgĩkũra.

Andũ nĩmaragĩkorwo magĩkĩrĩma ũrĩmĩ mwanya mwanya ,ũkonainĩe na ũhoro wa mahiũ, na ũndũ ũmwe andũ maragĩkorwo magĩgĩka, nĩgetha makorwo makĩharĩrĩria irio ciria mahiũ mao marĩkoragwo makĩria, nĩ ũhoro wa gũthondeka kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo zero grazing na irio ici mũndũ agĩthiaga , ũgakorwo ũgĩthĩa irio cia mahiũ ta thara, kana mĩrĩo kana indo ingĩ ta icio, nginyagia mabebe na wagĩthĩa, ũgagĩcoka ũgacianĩkĩra riũa hanini, na ũgagĩcoka ũgagĩetha kĩndũ gĩtagwo mollasses ũgagĩkorwo ũgaitĩrĩrĩa kũu igũrũ na ũkareka mollasses cigagĩkorwo cikĩũmoma hanini, warĩkia gwĩka ũndũ ũyũ, mũndũ agĩcĩcokaga gũkĩoya maratathi marĩa matangĩingĩrĩria rĩera, ũgagĩkĩra mahuti macio kũu, na ũgakĩoha biu rĩera rĩtikaingĩre matigagĩtuĩke ma kũbutha, ningĩ gũkĩrĩ andũ handũ ha gũgĩkorwo magĩgĩetha maratathi macio, makoragwo magĩthika nyamũ teyo nakũu rungu, magakĩmakunĩka na maratathi magagĩcoka magakĩmakunĩka na tĩĩri.

Rĩrĩa ũgũgĩtuĩka nĩũragĩkorwo ũkĩenda gũkĩrĩma, mũndũ nĩagĩbataraga mũgũnda wake ũgĩkorwo ũrĩ mũnoru. Na njĩra ĩmwe ya gũkĩnoria mũgũnda ũyũ rĩrĩa wakĩrĩma mũgũnda waku ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ ũgagĩetha thumu ũgagĩkorwo ũgĩgĩitĩrĩria kũu mũgũnda inĩ ũcio waku thumu ũrĩa mũndũ agĩcokaga agagĩtukania na tĩĩri. Naguo mũgũnda ta ũyũ wakĩrĩka ũũ nĩ wagĩtuĩka wakĩhanda irio nĩigĩkoragwo igĩgĩka wega mũno na igagĩciara wega mũno nĩũndũ wa ũnoru wa thumu ũyũ mũndũ agĩkĩraga wa ngombe, wa mbũri kana wa indo ta icio nginyagia wa indo ingĩ ta ngũkũ.

Ĩrio iria ci gĩkoragwo ciĩtĩtwo chips mũndũ agĩkoragwo athitha waru. Wagĩthitha waru ũgakorwo ningĩ waru icio ũgĩcirenganga tũnyamũ tũnini tũnini, na tũrĩa tũkĩrĩ tũraihu, wakĩrenganga tũnyamũ tũtũ ũraihu tũnini tũnini, mũndũ nĩagĩcokaga agagĩtherũkia maguta, magagĩkorwo magĩtherũkĩte therũ therũ, na ũgagĩkĩra waru icio ciaku kũndũ ta kũu, wagĩciĩkĩra kũu, nĩikĩhĩaga na ihenya mũno, na mũndũ no gũciruta acirutaga, akĩona nĩciagĩkorwo ciagĩcenjia rangi na ciagĩtuĩka cia rangi wa brown wakĩrĩkia gwĩka ũũ, mũndũ nĩakĩoyaga iria rĩake rĩa ng'ombe, kana rĩa mbũri, ũgakorwo ũgĩgĩcamũkia, na ũgacoka ũkarĩkĩra handũ gakirathi-inĩ, nĩgetha ũrĩkirĩyanĩria na irio icio ciaku. Ningĩ rĩu nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo kũrĩ andũ, marenda gũkorwo makĩrĩa irio ci kĩrĩ na gatunda, mũndũ nĩagĩethaga mũthemba wa itunda, hihi rĩngĩ na rĩngĩ, no ũgiethe itunda hihi ta iembe, na wagĩetha ĩtunda rĩrĩ, ũgagĩkorwo narĩo ũgĩkĩua, na ũgakĩrenganga tũnini tũnini, na ũgagĩkĩra thani-inĩ, nĩgetha ũgĩgĩkorwo ũgĩkĩrĩa rĩu irio icio ciothe ikĩrĩ hamwe.

Kũndũ mĩkawa-inĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩendia ngũkũ iria cigĩkoragwo cikĩũmithĩtio na indo ta mũtu na igagĩkorwo ikĩrugĩtwo wega na iria cigĩcokaga igagĩkorwo igĩkĩendĩo na tũwaru tũrĩa tũgĩtagwo chips mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩgĩetha indo ta homa na ũgagĩcoka ũgagĩetha kĩndũ kĩrĩa ũngĩgikorwo ũkĩnyuanĩria nakĩo irio ta ici kĩndũ ta kĩu hihi ni indo ta thonda cia mĩhĩrĩga mwanya mwanya nĩgetha thonda ta ici ũgagĩkorwo rĩrĩa ũrakĩrĩa irio ici nĩgetha ndũgakĩnyote kana rĩrĩa wakĩigũa ũru ũgagĩkorwo ũkĩrĩa na thonda ta ĩno.

Ũhoro wa indo ta mĩgate ,mũndũ agĩkoragwo ũgĩkĩoya maĩ kana iria, ũgagĩkorwo ũgĩkĩra mũtu wa ngano, na ũgagĩkĩimba mũtu ũrĩa ũgĩcokaga ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mũmũ,o ta ũrĩa ngima ĩgĩkoragwo ĩgĩtariĩ na wakĩrĩkia ũguo, mũndũ nĩagĩcokaga agakĩoya mũbĩro wake, ũgakorwo ũkĩbĩra mũtu ũcio tũnini tũnini, na ũgagĩtuĩka hihi kĩndũ ta gĩthiũrũrĩ, wakĩrĩkia gũgĩka ũũ. Mũndũ nĩagĩcokaga akaĩgĩrĩra rũgĩo riko, na ũgagĩkĩra maguta maku, na wagĩkĩra maguta maku ũgagĩcoka ũgakĩigĩrĩra mũbĩro ũrĩa, ũrĩa wa gĩthiũrũrĩ na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrora nĩgetha ndũgagĩtuĩke wa gũgĩcura na ũgakĩgĩa na rangi ũrĩa wĩtagwo wa brown na ũgatuĩka wa gũkĩgarũra nginya rĩrĩa chapo icio cirĩkĩhana ũguo cikĩrĩ ciothe.

Ũhoro wa gukorwo andũ makĩruga ngima nĩũgĩthĩite ũcenjetie na mahinda gĩcigoinĩ gikĩ gitũ, nĩamu rĩu andũ matigĩkoragwo mbembe gĩthĩi ũrĩa maratwaraga mbembe harĩa kabere nĩ ũndũ hihi wa unyihu wa mbembe ta icio, kana hihi nĩ ũndũ wa ũrĩa maũndũ magĩthiĩte magĩcenjetie. Rĩu andũ makoragwo magĩthiĩ makagũra mĩtu ya mbagiti, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩendio gũkũ matukũ-inĩ, marĩa makoragwo gũkũ icagiinĩ kana ona mataũni-inĩ .Mĩtu ta ĩno nayo ĩkoragwo yũmĩte igandai-inĩ, kũrĩa ĩkoragwo ĩkonyoretwo, na mũtu ũcio ũgagĩkorwo ũkĩra mũhinyu mũno. Andũ nĩguo marakĩruga ngima, na magakiuga mĩtu ĩno ĩkĩrĩ gĩthaka, ikĩringithanĩtio na mĩtu ĩrĩa twakĩrĩaga hau Kabere. Othima nao mandagĩtarĩ magĩkoragwo makiuga atĩ ,mĩtu ĩno ti mĩega nĩgũkorwo nĩĩrutĩtwo indo nyingĩ mũno, na kũngĩhoteka kaba mũndũ akĩrĩe mũtu ũrĩa wakĩrĩ wa hau kabereinĩ ĩrĩa yakĩrĩ ya mĩhĩa na mbembe iria citagĩkoragwo ĩkĩrĩ ngonyore.

Irio cia mĩhĩrĩga mĩingĩ nĩigĩkoragwo igĩkĩrugwo gũkũ gwitũ, na indo iria cikoragwo cigĩgĩtwo waru, nĩ indo igĩkoragwo igĩkĩrugwo na ikĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno, nĩ amu irio ici nĩ igĩkoragwo rĩmwe ũgĩgĩthwerũkia waru ta ici cikĩrĩ mĩtũrũ, na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩcikima na kĩndũ ta mũiko, nginya igagituĩka cia gũkimĩka oro biũ. Waru nĩ ĩkĩrĩ mĩrugĩre mĩingĩ na njĩra imwe ya gũkĩmĩruga nĩ ĩno ya gũkorwo ũgĩkĩmĩkima ĩkĩri oro ika, kũria hihi ũngĩkĩmĩrĩa ĩkĩrĩ o ũguo, kana ona hihi no ũgĩcoke ũgĩkĩmĩkarange ĩkorwo ĩgĩkĩrĩanĩrio na indo ingĩ.

Ũngĩkĩenda gũgĩkorwo ũgĩkĩruga irio cia mũcere na nyama na waru, mũndũ akĩoyaga kĩndũ hihi ta gĩtũngũrũ ũgakorwo ũgĩkaranga kĩndũ ta nyanya na nginyagia kĩndũ kĩngĩ ta hoho, wakĩrĩkia gũgĩkaranga mũndũ nĩagĩcokaga ũgakorwo ũgĩkĩra waru ciaku thĩinĩ iria ũgĩkoretwe ũkĩũĩte na ũkarenganga tũnini tũnini, na wakĩrĩkia gũĩkĩra waru ciaku mũndũ nĩagĩcokaga ningĩ ũgagĩkĩra nyama ciaku nĩgetha igakĩanĩra hau cikĩrĩ cierĩ na igagĩkorwo irĩ thaka mũno, ningĩ wakorwo ta cithi gũkĩhĩa mũndũ nĩagĩkĩraga maĩ na úgĩcunjĩ kĩa ĩmwe harĩ igĩrĩ, gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ maĩ nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩra mũcere waku ũrũa ũgĩthurĩte wega na ũtarĩ na mahuti ,wagĩkĩra mũcere waku kũu mũndũ agĩkoragwo rĩũ ningĩ ũgĩkiuruga ngnya rĩrĩa ũrĩona atĩ irio icio nĩciakorwo cigĩkĩhĩa.

Irio cia marigũ nĩigĩkoragwo mĩrugĩre mwanya mwanya, no ningĩ gũkĩrĩ andũ magĩkoragwo magĩkĩoa marigũ, na wakĩrĩkia gũgĩkorwo ũgĩkĩmoa, ũgagĩkorwo ũgĩkarangĩte gĩtũngũrũ na nyanya na kĩndũ hihi ta hoho, wakĩrĩkia gũgĩkaranga, ũgagĩcoka ũgakĩoya marigũ marĩa maku ũkĩũire, ũgakĩmekĩra kũrĩa ũgagĩkorwo ũgĩkurugucania. Marigũ nĩmagĩkoragwo marĩ mathaka mũno macio ma gũgĩkarangwo, na magĩthiaga makĩhĩte naihenya, tondũ marigũ matigĩikaraga riko mũno, ũgakĩona irio icio ciaku igũgĩkorwo ikĩhĩa, mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩtua mahuti maiganona ma ndania ũgagĩkĩra, nĩguo irio cituĩke cia gũkĩnunga wega na irio icio ituĩke cia gũkĩgucĩrĩria maitho.

Irio cia mũthemba wa thambũtha nĩ ikĩrĩ mĩharĩrĩrie mwanya mwanya no mũharĩrĩrie ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩtũmĩka nĩ andũ angĩ nĩ harĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkimba mũtũ wa cabacina ũgagĩkorwo ũgĩthondeka indo ikĩhana cabaci irĩa ũgĩcokaga ũgakĩrengania na gatagatĩ na wakĩrengania cabaci ĩno nĩ ũkĩmithondekaga ĩgagĩkorwo na kamũhũko haũ haũthĩinĩ ĩrĩa ũgũgĩcoka ũgĩkĩre indo irĩa ũragĩbatara gwĩkĩra thambũtha inĩ yakũ either cia gĩkorwo hihi nĩ ndengũ kana warũ kana ona nyama indo ici ĩrĩa ũragĩkĩra thĩinĩ wa thambũtha inĩ yakũ mũndũ agĩkoragwo akĩharĩrĩirie mwanya na ĩgagĩtwĩka atĩ nĩciagĩtwĩka cia gũkĩhĩa nĩ ũcokaga ũgagĩciĩkĩra haũ thambũtha inĩ gatagtĩ na ũgagĩkorwo ũgĩ ningĩ ũgĩgĩtũma na mũtũ ũngĩ wa ngano watũma mũndũ nĩ acoka aka mĩrikia kũrĩa magũtainĩ nĩ getha ĩgagĩtwĩka ya kũhĩa na ĩgagĩtwĩka atĩ rĩũ no ĩkorwo ĩgĩkĩrĩo nĩ andũ.

Rĩrĩa ũgĩkĩona mbũri cia ici, cigĩrĩ , cigĩtagwo cia mĩgoma kana nĩcio thenge, nĩ gĩkoragwo igĩkĩonania ũrĩa andũ magĩthíĩte makĩgarũrĩte maũndũ mwanya, mwanya, tahihi gũkorwo magĩkĩrĩaithia mbũri ta ici nĩ getha igĩtuĩke cia gũkĩmahe iria, rĩu nyingĩ andũ matigĩkoragwo magĩthiĩ kũrĩithia mbũri ta ici kũrĩa twakĩrĩithagia rũru- inĩ, rĩu andũ magĩkoragwo magĩcioha na mĩkanda gũkũ nĩgetha igakorwo ikĩreherwo mahuti o harĩa ikĩrĩ, kana igagĩkorwo igĩkĩohwo kũrĩa cieninĩ cia kũrĩa mĩcia-inĩ itũ, no rĩu gũtigĩtũire kũrĩa andũ mathiaga kũrĩithia hau kabere.

Ũrĩmi wa indo itiganĩte nĩgũkoragwo ũkĩrĩ mwega, na makĩria andũ nĩmakĩrĩmaga indo hihi ta nyanya, kana indo ingĩ ta icio kana hihi indo ta ndania, magagĩkorwo makĩrĩma maũrĩmi wa ũtukanio nĩgetha mũrĩmi ndagĩkoragwo agĩkĩaga indo ciagũkĩrĩa, rĩmwe ũragĩkora nginya mũrĩmi nĩarahanda matunda mangĩ ta mababaĩ, thĩinĩ wa mĩtĩ ĩngĩ nĩgetha hĩndĩ ya mababaĩ yakinya agakĩona matunda magũkorwo magĩkĩrĩa ,ningĩ mĩtĩ ĩno gũkĩhanda nĩgĩteithagia mũno, nĩamu mũgũnda ta ũrĩa nĩũkoragwa na kĩgunyĩ yagũkorwo mĩmera ta ĩno ĩgĩkĩmetra kũndũ ta kũrĩa, na nĩgetha ĩtĩkahotuo nĩriũa mũno, na mĩtĩ ĩno ningĩ omũndũ nĩagĩtemaga rĩrĩa ũrakĩenda gũkĩhandĩra indo ta nyanya nĩgetha ũtuĩke wa gũcitambithia.

Ũngiona ma obitha magĩkĩrĩte nguo ta ici, andũ nĩ makĩmenyaga atĩ ma obitha ma thirikari kana ma ciama ingĩ itakĩrĩ cia gĩthirikari, arĩa ma gĩkoragwo magĩteithĩrĩria ũrĩmi harĩ ũhoro wa gũkorwo makĩrora maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere, nĩ makĩrĩ gĩcigoinĩ ta gĩkĩ. Na ma obitha ta maya magĩkoragwo makĩrĩ ega muno a ngirigaca nĩ gukorwo nĩ makoragwo marĩ na ũmenyo wa ũhoro wa gũkorwo makĩrĩma na rĩrĩa arĩmi makĩrĩ na mathĩna kũu mĩgũndai-inĩ yao. Ma obitha ta maya nĩ magĩthiaga makamatarĩria maũndũ matiganĩte na ũrĩa mangĩgĩka nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩkorwo kweheranĩria hihi na mĩrimũ ĩria irathũkia mĩmera yao kana maũndũ mangĩ ta macio.

Rĩũ thikũ ici niundu wa ũnyihu wa mĩgũnda, andũ nĩmaragĩkorwo magĩkĩrĩma nginya indo ta matharũ, kana indo ta thibinaci, magakĩrĩmĩra thĩinĩ wa tũmĩkebe tũnini kũrĩa maragĩcoka ,maragĩkorwa magĩethete indo ingĩ ta mĩberethi ĩrĩa ĩragĩkĩrwa ĩgĩkĩrwa maĩ, magagĩtũra marima nĩgetha magagĩkorwo indo ici rĩrĩa makĩrĩmĩra tũmĩkebe ta tũtũ magaciĩkĩra mĩberethi ta ĩno, mũndũ nĩagĩthiaga agaĩkorwo agĩitĩrĩria maĩ na ahake indo ta thumu na bataraitha nĩgetha nyeni ta ici, igagĩkorwo ĩgĩkũra ohau, na we rĩũ, mũndũ ndarĩĩkĩraga nyeni ciake nini ciagĩkorwo agĩkĩrĩa, na ningĩ ona cingĩkĩingĩha, mũndũ noagĩtwĩke wa gũkĩendagia nyeni ta ici na noikĩmũhe baida nene mũno, nĩamu kaingĩ mĩgunda ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmwo kũrĩa mataũninĩ, kũrĩa mataũni-inĩ kũrĩa andũ matarĩ na mĩgũnda mĩingĩ yagũkorwo magĩkĩrĩma.

Ngano nĩ kĩndũ gĩkoragwo icigo-inĩ nyingĩ cia gũkũ rũrĩri-inĩ rwitũ na ngano rĩrĩa yakorwo ĩgĩkũra, gũkũ icigoinĩ citũ, nĩ gĩkoragwo ĩkĩrĩ njega mũno. Nĩ amu andũ nĩ makoragwo makĩmĩtũmĩra na maingĩ hihi ta gũkĩambia gũthĩithia, na agagĩkorwo agĩkĩma mũtu ũrĩa ũkĩrugaga cabaci na ningĩ ngano andũ no mathĩaga magagĩtukanĩria ng'ombe na irio ciayo nĩgetha ng'ombe ĩgakorwo ĩkĩrĩa. Na ningĩ ngano no ĩkĩheagwo nginya indo ta ngũkũ, kana nĩ kĩrĩ mabata maingĩ mũno, na ndĩngĩkĩaga ũndũ wagũgĩka rĩrĩa mũndũ akorwo agĩkĩmĩrĩma. Ningĩ gũkĩrĩ na ngano ĩngĩ ĩcokaga ĩkaigwo nĩgetha ikahana ta ĩrakĩeda gũkĩmera nĩamu nĩyo gũtuĩkaga atĩ ngano ta ĩyo rĩrĩa yakĩhana ũguo, nĩ ĩkoragwo na ũteithio mũno harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ.